Kaendi jomoko nitiere ka mathi chiegni ji adek to gimako ogunia moro marachar to iolo gimoro machalo cham e yi ogunia noendo koro kaendi ochalo chiro mar cham nikech waneno ka ogunde moko bende niyiere toke kanyo mang''eny ma pongi koro chalo ka gima janyiepo moro obiro madanyiewo cham to ipimone cham nie e yi ogunia , nya bedo ni en kal nikech waneno ka bet orabuor kama

Maendi en puodho mathagalany kendo puodho mathagalny ka maendi ok deipure gi lweti kata gi dhok kata mana gi tinga matin ma kweye bende tin, mane kata gi leke ariyo kata adek ma wang'eyo pile koro waneno ka puodho maduongni ipure gi tinga mar kweru ma ochomne e toke kanyo, oduong' kendo en gi leke mothuru koro maendi emanyalo nyalo puro puodho maduong' kamae nikech koringo dhi nyadichiel to kweyeni opuro kumaduong'

Maendi en pur manyasani ma itimo e yi ot moro ma iluongo ni greenhouse koro greenhouse inyalo pidhe gik ma opogore opogore to ahinya ahinya ipidhega gik machalo kaka nyanya kata olemo moko ma ok dong' e yende madongo dongo, koro e yi ot mipidhe cham ni ilose gi gik ma opogore opogore, inyalo lose gi chumbe kati inyalo gere agera gi bepe manitiere machiegni kaeto koro iume mana gi jwandeno

Maendi en pith mar dhok kendo dhiang' ma waneno kaeni en dher gredi kendo chalo kagima koka oa nyuolo nyaroya moro matin. Koro maendi ber ahinya ne japur nikech manyiso ni koro odhi yudo chak mang'eny ahinya. Dher gredigi becho nikech kaka mae iyudoni omiyo japith chak lita apar gokinyi kendolita apar godhiambo koro wan gi lita piero ariyo. Koro ka ouso to oyudo omenda moko mabup.

Ma endi en puodho, puodhoniendi opithe gima iluongo ni sunflower, kendo japur machalo ni en e wuon puodhoni en e puodho ka kendo chalo ka gima otemo ng'iyo kaka gik mane opidhogi chalo, sunflower ni otimo maber kendo gik ma asewinjo kuome en ni mauwaneni oheroga chomore gi chieng', kaeto bende itiyo kode e loso mothi ma opogore opogore mitedogo kata miwicho

Mae en puodho kendo e puodhoni en kumoro mang'ich nikech waneno ka gik machalo alot opithi kendo timo maber kae, rabolo bende oti kaendi maber kendo chalo ka gima oseolo, koro magi e gik makelo mor nikech en gi chiemo mopogore opogore koro dhier mar chiemo be oonge godo. To bende gigi bende onyalo uso rabolo kata alodege ma oyud omenda ma onya konyoregodo.

Mae en pith mar dhok, kendo gin dhog gredi ging'eny ahinya kendo kuma ilago gieni lum ng'ich kendo ng'eny maber. Koro ka ng'ato kata japith nigidhok mang'eny kamae to nyiso ni odhi nyiedhogi to obed go gi chak mang'eny ma onyalo uso to oyudo omenda mabup ma onyalo konyorego eode. Dhogegi bende inyalo usgi kaka ring'o ka iuso ne jok manigi butcher to yang'o kaeto miyo japith pe

Ka endi chaloni en kumoro ma nyisruok e weche mag pur ema timore kae. Kata samoro bende onyalobedo ni en chieng' mar jopur ma giromo kumoro, gichuoyo aput moro matin to giwacho weche mag pur gi jok manyalo konyogi machalo kaka sirikal e migao ma ochung'ne pur machalo kaka bengi manyalo jologi gi pesa e yor ola kata e yoo mopogore mondo gichual godo wechegi mag pur.

Mae en bucha, ma iuse ring'o, koro mondo ring'o gi kik kethre nitiere laktar mapimo ringogi bange ka ose yeng' kata ose neki, mondo onon ane ni to diponi chiaye ma oyang' ni nigi kute kata tuoche moko manyalo miyo ring'o towo, kata ringo bedni ok ber ni mondo ocham gi dhano, e yi buchaka bende nitierega masin maketo gik moko mang'ich minyalo kanie ring'ogi koro ok gikethre, mar adek ng'at ma tiyo e buchani ineni ka orwako lewni mag bucha oumo wiye lau borwako

Mae en puodho mar niang', koro niang' itiyo kode e yore ma opogore opogore, niang' ilosogogo sukari ma itiyogo e ute kaka tuono chae kata nyuka, niang' bende ilosogodo aina machielo mar sukari mayom, ma en itiyo kode e kembe maloso chiemo machalo kaka cake gi mamoko, niang' bende inyalo los godo nguru to it niang' gi bende inyalo mi dhok kaka chiemo kendo giber ainya

Maendi en tich mar tiyo gimasinde mag pur, kaendi waneno tinga kendo e tok tinga kanyo nitiere masin moro machalo ni en masin mar komo, koro enie puodho moro kae machalo ni gidwaro chako komo, koro nitire ji adek ka achiel kuomgi anyalo bedo ni en e derep tinga, to nitiere jomoko bende ariyo magirwako sati machal gichalo funde mag tinganie gi masindni

Maendi en rech, mochiel gi kado mana matin, ka idwaloso chiemo machal kama, to ikawo rech to ichwere to igolo kalagaklago oko kisechwere to ing'ado bund iye, tigilo nya iyego oko kaeto iluoko iye gi okone maler ahinya, olahaneno manie wiyeno bende iluoko maler, kaeto ikawo karaya mar tedo to iyole mo machwakre tinyume e rechni ma owang're gi mono maler, bang'e to ikawo kitungu gi nyanya to ichiele godo kaeto imede mana pi matin

Maendi en pith mar dhok koro ealuorawa pith mar dhok oselokore e kinde ma osekadho. Mokuongo en ni endalo machon, ng'eny dhok ne ikwayo e pap to tinde iyudo ka nitiere jopith achiek ariyo moko maok kwa dhogi e pap. To ing'ado negi lum to ikelonegi ei dala to koro gichamo mana ei dala kanyo. Ndalo mang'eny dhok mane ji nigo e aluora ne ginmana mag dala to nitiere jok matinde nigi dhok mag gredi magolo chak mang'eny ahinya

Ma endi en alot ma iluongoni obuolo. Obuolo en chiemo mamit ainya. Koro ka idwalose mokuongo nyaka ing'e ni nitiere obuolo ma ichamo kod ma okcham nikech en gi sum. Koro ka iseyiero obuolo ma inyalocham to ikawe to iluoke maler aiya. Ikao nyanya gi kitungu, ing'ado matindo tindo kae to ichielo gi moo, kisetimo mano to ikao obuolo mane iluoko ming'ado cha tinyume tiloko, iloko.

Maendi en tinga mapuro. Puodho niendi oduong' kendo olach manyaka pure mana gitinga. Kendo kweru mani etok tingani en kweru maduong' ahinya to bende kang'iye malong'o to ochalo kweru mar yooro koro puodhoni en opuodho mane osepur koro sani endi iyore. Koro e piny masani puothe madongo kama, ok nyal pur gilwedo kata gidhokl. Tinga ema nyale.

Ma endi en puodho mar oduma kata bando. Koro ntiere yore mopogore ma inyalo los godo oduma kata bando. Inyalo kao oduma ma pok otuo ma bet ka yom kendo numu numu to iboke kata ka okiboke to inyalosuse to iloso kode nyoyo manyisoni iriwe gi oganda. To bende inyalo bule e yoo machielo bende inyalorito ma otuo kae to irege, kae to itede kaka kuon.

Ma endi en pith mar diek, kendo japithni en gi diek mang'eny ainya kendo gin rangi maopogore opogore. Ka ang'iyo aluorani kochalo kumoro ma oro kata mabet ka otuo. Koro ber diek ni en chiae manyalo dongo kata kuond ma otuo kamae nikech okgicham lum. Koro okgidwar lum mang'eny kendo mang'ich. Gin gipodo mana it oboke gi yiende ma ok dong kadhi malo ainya. Kendo diek en chiemo katinyalouse tiyudo omenda ma ikonyori godo.

Ma endi en masin ma ikomo godo cham machalo kaka oduma. Koro waneno kae ka japur moro ni e puodho kendo oolo oduma e masindni mondo ochak komo. Ka ang'iyo toke kanyo to aneno puodho ma osepur ma oyor ema koro idwakom. Koro masindni endi iyuayega gi tinga kae to ntiere kaka ipimo lekene ma koro miyo okomo oduma kaka duarore mawuog maber.

Maendi en puodho mar pamba. To e yi puodho mar pamba ni waneno ker mar piny wa mar Kenya miluongo ni moluor William Ruto. Koro chalo ka gima nobiro ka e weche mag migaw mar pur mar sirikande. Kaendi chalo ni en yo Nyanza ma milambo to moloyo e kauti ma Homa Bay kod Migori manepidhe pamba chon to idwa chak duog pur ni endi.